Gige tich mag dijitol miyo somo bedo ma ng'ato nyalo ng'iyogo, kendo giloko somo bedo mayot. Mar ariyo anyalo wacho ni omiyo ng'ato yudo mapiyo kuonde ma iyude puonj kaka somo mayudore e mbui kata mana somo mag yutube, video. Mar adek, jopuonjre bende bedo gi rieko madwarore mondo gibed gi nyalo mar tiyo eyor mbui kaka sani ng'eny tije itiyo mana eyor mbui. Mar ang'wen anyalo wacho ni jopuonjre nigi thuolo mar puonjore kaka gin ema gidwaro, sama gidware kod kuma gidware. Mano nyiso ni gin kod yore mathoth magisomo godo. Mogik anyalo wacho ni somo mar dijitol ni oduoko piny nengo mar somo nikech tiyo gi pes mag wuoth kata golo chapa mag buge ting' dok piny nikech gigo tee yudore mana e kompiuta.

Higa ma in go sani mulo kaka onego iket pesa marom nade. Jotich matindo thoro yudo ber kuom bedo gi nyalo mar lokore. To joma ni machiegni ni weyo tich to nyalo hero chenro mar miyo gi yore mag yudo pesa ma ok lokre kata yiero pension. Mar ariyo inyalo ng'iyo kido mar tich ma ng'ato nigo, gi dho kisungu kata en gi permanent kata temporary, tije mag temporary, magi te ing'iyo. Mar adek, nyaka ing'i osuru migoyo e chenro mar kano pesani nikech osuru bro rango dwoko mar pesani bang' kiseketo pesani e aguluno. Mar ang'wen, nyaka ing'i bende ting' chudo matudre kod chenrono moriwo nyaka chudo mag rito mwandu kod chudo mag keto mwandu. Nikech chudogo nyalo ketho dwoko kata dongruok mar pesa ma ibiro kano. Koro mago te nyaka ing'i.